E pichani waneno kidieny ariyo mag maua moketore e wi yath maduong' Achiel kuom maua gi en rangi mar majenta. Mauani gi dho ngere iluongoni Bogen Velia. Mar ariyo en maua ma rangi ma purple. Maua mar ariyo gi dho ngere iluongo ni Petrea.

Nitie yore mopogore ma iritogo gini. Mokwongo en olo negi pi mondo itgi oloth. Mar ariyo en olo negi yath manego kute, ama kata inyalo ng'ad bede kod itgi machako tow. Mogik, inyalo do tiendegi mondo ogol buya kik keth tiendegi.

Achiel kuom yore minya puonjogo ng'ato timo tijni en bet gi ng'ato kitimo registration alafu iweye mondo one. Bang' kanyo, inyalo kete mondo otim kende kaka ing'ise koseneno ka ikonye kwonde ma okwamo. Mar ariyo en keto weche duto mag steps monego obed nitimo kitimo registration e paper kose andiko.

Ma en kama chalo ka office kama jopiny kata joma bire office rito kapok gidonjo e office kata reception. Nitie mesa maduong' moting'o gik moko mag office e wang' dhot ntie ranyisi mawacho ni central depository settlement corperation